Thirikari cia kaunti, nĩciĩkĩrĩire andũ thitima, ũrĩa ũmahotithagia onakorwo nĩ kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu, ta thimũ, tondũ, rĩrĩa mũndũ arahũthĩra thimũ na kwĩna thitima onayathira mwaki nĩekũhota gũ charge. Ningĩ thirikari cia kaunti nĩciakĩte mabarabara, marĩa marahotithia, onokorwo nĩ, ngari kũingĩra na gũkũ thĩiniĩ wa, matũra-inĩ ona icagi-inĩ thĩiniĩ. Rĩu ngona thirikari

Thirikari cia kaũntĩ nĩ ciakĩire andũ mabarabara, marĩa marahota kũmateithia okorwo nĩ ngari kũingĩra kana kĩrĩa marĩma kuumiria mabarabara kana gũtwara thoko, na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ningĩ ona thitima iria thirikari cia kaũnti ciĩkĩrĩte nĩ cirateithia andũ, okorwo nĩ gũcanja thimũ, magacanja thimũ na makohata kũrĩha maũndũ mao matarĩ na thĩna o wothe.

ĩ mũndũ, ĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa mũndũ no ahote kũhoya marũa ma wĩra kũhĩtũkira intaneti, tondũ rĩrĩa waingĩra intaneti-inĩ hena harĩa ũgũthiĩ wandĩke kana wandĩke marũa macio ma wĩra. Ningĩ kũrĩ andũ arĩa matathomete, rĩrĩa marerũhia mawĩra nĩ mathiaga cyber -inĩ harĩa mateithagĩrĩrio ũhoro ũcio ũkahũthahũtha.

Rũrĩrĩ rwa Somali nĩ rũthiĩte kana nĩ rũikĩrĩtwo thitima kũndũ kũu kwa ndũrĩrĩ cia Somali nĩ gwĩkĩrĩtwo thitima, iria ihotithagia andũ akũu kũhũthĩra mĩtambo ya intaneti ta okorwo nĩ thimũ kana laptop, kana kompiuta. Iria cimahotithagia gwĩka motungata mao. Ningĩ ona mĩtambo ya gũtũmira intaneti nĩ ĩgũithĩtio thogora koguo makahota, nĩ andũ aingĩ mũno makoragwo na mĩtambo ya intaneti.

Aca niĩ ndigwĩciria ta thirikari yagĩrĩirie motungata kũhĩtũkĩra nenda-inĩ. Tondũ kwĩna andũ aingĩ mũno marahũthĩra thimũ kũngumia andũ arĩa angĩ. Ũkona nĩ wa hũrĩrwo thimũ ũtume okorwo nĩ calculator, ũtumĩre mwana, ĩgakorwo ona ti mũndũ ũcio, ti mwana waku ũrenda calculator kau. Ũgacoka ũgakora ona bengi-inĩ mũndu nĩ arathiĩ nenda-inĩ ũgakora mbeca ciaku nĩ ciakuirwo ciothe. Ũguo niĩ no nyende thirikari yagĩrithie motungata ma intaneti.

Niĩ no nyende thirikari yagĩrithie gũkorwo mũndũ ararĩhĩra okorwo nĩ thukuru kũhĩtũkĩra intaneti, okorwo ũrenda kuoya gĩbandĩ ũkoyagĩra intanet-inĩ, okorwo ũrenda kuoya visa ya gũthiĩ kũndũ kũngĩ, mabũrũri maya mangĩ ũkoyagĩra intaneti-inĩ, okorwo ũrenda kwerũhithia okorwo nĩ kĩndũ ta bursary, okorwo ũrenda kuoya bursary ũkoyagĩra intaneti-inĩ.

ĩĩ niĩ nĩ nguona thirikari ta ĩhotete, ihotithĩtie andũ kũgĩa na ũhoti wa kuhingia mabataro mao. Tondu thirikari nĩ ĩtwarĩte motungata maingĩ thimũ-inĩ, ũgakora intaneti-inĩ ũgakora maũndũ maingĩ mũndũ nĩ arahota gwĩka ona aikarĩte thĩ gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa hĩndĩ ya tene, ũrĩa yatumaga no mũhaka ũngĩathire kundũ kũnene nĩ getha ũhingĩrio maũndũ mangĩ. Indo ta kũ apply kana kuoya bursary ya mwana ya thukuru no woere thimũ-inĩ kana, ũmĩihũrie ũrĩ o thimũ-inĩ, maũndũ ta macio.

Nii nguona thirikari ta ĩhotithitie andu kũgĩa na ũhoti wa kũhingia mabataro mao. Na njĩra ĩmwe ĩkĩte ũguo, thirikari nĩ ĩrathondekera andũ mabarabara, marĩa ona tuge okorwo mũndũ arenda kũrĩma kana nĩ arĩmĩte arenda gũtwara indo kana magetha thoko. Nĩ arahota kũmatwara na ihinda inini mũno, kana kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Tondũ mabarabara nĩ mega.

Marĩhi ma nenda cĩa ũkinyanĩria nĩ mabacĩrire kũrĩ mũndũ oo wothe. Ũguo mũndũ wothe ũrenda kũhĩngia mabataro make kũhitukira ngenda-ĩnĩ na ahote gũika ogwo tondu kũrĩhira intanetĩ, ĩrĩhagio tũbeca tunĩni tũrĩa mũndũ wothe angĩenda nĩngĩ kwĩna thitima kũndũ gwothe ũguo nĩ kwonanĩa kũndũ gũothe thaĩci mũndũ no ahote gũtũmĩra intanetĩ.

Mĩtaratara ĩrĩa ĩhotithagia andũ a mĩthemba yothe gũkinyĩra nenda cia ndigito na njira ya waragania nĩ ta, mũndũ thaa ici mũndũ o harĩ arĩ okorwo nĩ language kana thiomi okorwo nĩ ya gĩkũyũ nĩcĩngĩrĩtio intaneti-inĩ, iria ĩrahotithia nginya andũ okorwo matithomete gũtũmĩra intaneti, na marĩhi ma intaneti nĩ magĩrĩthĩtio, ũgakora ni mabacĩrĩre kogwo o mũndũ o wothe no ahote kũgĩa kana kũrĩhĩra intaneti.

Niĩ nginyagĩra honge cia kũngania magoti rwa Kenya, kũhĩtũkĩra thimũ yakwa mwene, irĩa nyingagĩra gwa KRA kana gwa Kenya Revenue Authority, harĩa harĩa neyanaga magoti makwa kana ndaragĩrwo magoti makwa, na ĩkoragwo ĩ njĩra njega tondũ mũndũ no atũmĩre thimũ yake o harĩa arĩ, o na okorwo e nyũmba, ũguo ũkagĩrithia.

Rĩrĩa mũndũ arahũthĩra kana arahũthĩra motungata ma thirikari kũhĩtũkĩra intaneti. Ciũria iria ciũragio hau nĩ iria cibataire. Ũguo mũndu ndangĩhota kũheana ũhoro wa kĩmbĩmbĩ kana ũrĩa ũngĩmuhotithia kũiywo mbeca. Ũguo intaneti motungata ma intaneti, ma thirikari nĩ mega mũno.

Rĩrĩa ndĩrahũthĩra intaneti kũhĩngĩa motungata ma thirikari, maũndũ makwa nĩ makoragwo magĩtĩrĩtwo tondũ ndiheanaga ndũmĩrĩrĩ ciakwa kana maũndũ marĩa itabatairie kũheana, na ningĩ gũtirĩ mbeca cia ngungo mũndũ etagio rĩrĩa aratangĩkĩrwo. Ũgũo motungata ma intaneti nĩ mega tondũ gũtĩre na ungumania.

ĩĩ niĩ nĩ ndĩhokaga atĩ nenda cia thirikari nĩ cikũgitĩra ũhoro wakwa mwene, tondũ niĩ nĩ ndĩhokete thirikari. Na thirikari nĩ ndĩramenya maũndũ mayo makoragwo na thiri. Ũguo thirikari ndĩngĩheana thiri ciakwa. Na oguo thirikari na ningĩ ona ĩngĩka ũndũ mũru no ithitangwo kana no ĩhote gũthitangĩka. <inaudible>

Rĩmwe rĩrĩa ndĩrahũthĩra nenda, mĩtambo-inĩ ya thirikari, nĩ ĩkoragwo na kana nĩ ikaraga mũno, kana nĩkoragwo kana nĩ ikaraga mũno kana ĩgakorwo ndĩraruta wĩra. Ũguo ũgakora onakorwo uma ũndũ wa hi na hi, hĩndĩ ĩyo ũgakorwo nduraruta wĩra ũguo motungata marĩa ngwendaga hindĩ ĩyo makaga gũkinyanĩra.

ĩĩ nenda cia thirikari nĩ ikinyĩrĩkaga andũ arĩa marĩ na mawathe ta ma kuona kana kũigua tondũ andũ acio nĩ marũmbũyagio na njĩra ya mwanya, ũgakora andũ acio tarĩngĩ okorwo nĩ marũmbũyagio na njĩra ya mwanya magateithĩrĩrio makĩria, no ũndũ ũcio nĩ ũmateithagia tondũ okorwo nĩ mbeca tarĩngĩ mararĩha, marĩhaga tũbeca tũnini, okorwo tuge tarĩu nĩ thukuru mararĩha, nĩ mateithagio na njĩra nene mũno rĩu ũgakora ũguo, okorwo nĩ tuge ta mbacarĩ maraihũria, magateithio na mbeca nyingĩ ũguo.

Mĩtambo ya thirikari rĩmwe nĩ ĩrehaga thĩna, ugakora motungata marĩa ĩraheana mĩtambo ĩyo ndĩraruta wĩra nĩkwamaga. Nĩngi ni ũkoraga ĩcigo ta ĩmwe cĩtĩre na netiwaki ogwo andũ aa gĩcĩgo kĩu matingĩhota gũkinyĩra motungata marĩa thirikari ĩraheana. Na kũndũ kũmwe ngĩnya thitima gũtikoragwo, ũgakora nĩ hinya mũno ngĩnya andũ akũu matĩre na mitambo ngĩnya intaneti, reu thirikari nĩyagirĩirwo ĩkĩre kowro nĩ thitima kũndũ kũria gutarĩ, yagĩrĩthie mitambo yao na....

Ũthiaga gwa borithi kũrĩa ũheanaga rũgano rwa kuga gĩbandĩ gĩaku nĩ kĩũru, ũgacoka ũkaheo affidavit ĩrĩa ũtwaraga igoti-inĩ hamwe na namba, hamwe na gĩbandĩ gĩaku na namba yaku ya gũciarwo kana birth certificate yaku ya gũciarwo ũrĩa ningĩ na affidavit, ũrĩa ũrĩhaga marĩhi, ũgacoka ũkahũrwo irore, ũgacoka rĩu ũkaheo gĩbandĩ kĩerũ.

Aca niĩ ndirĩ ndahũthĩra namba ya huduma na ndikuona ta ĩrĩ ya bata o na hanini harĩ niĩ tondũ niĩ ona kuma thiĩ ngaihũrie huduma, namba ĩyo ya huduma, ndirĩ ndona huduma kĩbandĩ kĩu kĩa huduma na ndionaga ta gĩ gĩa bata tondũ motungata makwa mothe hũthagĩra gĩbandĩ gĩkĩ gĩakwa gĩa, kĩrĩa ndoete o gabere gĩa bũrũri.

ĩĩ ũkĩenda kuoya certificate ya gukua kana marua ma gũkua, mũndũ athiaga kwa E-Citizen, harĩa ũtũmagĩra thimũ yaku, ũgathiĩ ũkaingĩra thĩiniĩ, okorwo ndũrĩ na akaũnti ũga create, ũgathondeka akaũnti, ũkaihũria akaũnti, ũkaheana namba ya kĩbandĩ, ũkaihũria, ũkarĩha marĩhi marĩa marĩhagwo. Na maũndũ macio makarĩka.

Niĩ ndĩrona gatagati ga kwĩyandĩkithia mundu gũciarwo kana gũkua, mũndũ abataire gũkua, gũciarwo nĩkuo gũtũmagĩra kahinda kanene mũno, na thirikari nĩ ibataire ĩrore ũndũ ũciũ tondũ rĩrĩa mũndũ e muoyo nĩguo akoragwo na bata mũno. Koguo ĩkageria gũteng'ateng'eria mĩbango ya mũndũ kuoya marũa ma gũciarwo.

Niĩ ndĩ obithaa mũnene kwagĩrithia motungata ma kũĩandĩkithia gĩcigo-inĩ gĩakwa, niĩ no njoye kana no ngũre mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa ĩkaga ũndũ wa naihenya rĩrĩa andũ mareandĩkithia nĩgetha andũ matige kũgĩa na thĩna rĩrĩa mareandĩkithia.

Macibũ na athuri a itũra marutaga wĩra wa kũandĩkithia andũ, arĩa mathiaga o muciĩ o mũciĩ makĩandĩkaga andũ kũringana na ũhoti wao na ihinda rĩu rĩoyaga ihinda rĩa onokorwo nĩ ndukũ mũgwanja, ũguo ũndũ ũcio ndũikaraga mũno.

Aheani ngombo nĩmoragia cĩurĩa ĩrĩa cĩtaramakia mũoĩ ngombo kana mũndũ ũrĩa ũroya ngombo, tondũ matĩmũragia cĩurĩa cĩkonaĩinie na maũndũ make kĩumbe marĩa mangĩtuma akorwo na thĩna wa kũoya ngombo ĩcĩo. Nĩngĩ ona rĩrĩa woya ngomo kana cĩurĩa ĩrĩa moragĩa haũ nĩmacĩgaga ĩta thĩri yao na mũndũ ũrĩa woya ngombo ĩyo.

Andũ nĩmendete ngombo cĩakũhetukĩra intaneti, no rĩu ũkoraga kauntĩ ta Garissa ngombo ĩcĩo cĩtĩhotetekaga tondũ kũndũ koũ gũtire na ũthĩi wa nambeere ũgakora kũndũ kou ngĩnya thitima gũtire ,rĩu ũgakora ona rĩrĩa menda kũoya ngombo gũtingĩhoteteka tondũ ona andũ aĩngi mũno kũu matiũi gũtũmĩra ngĩnya mĩtambo ya intaneti.

Rĩrĩa mũndũ oyaga ngombo kũhĩtũkĩra intaneti, maũnũ megiĩ ũgitĩri nĩ makoragwo marũmbũĩtio na njĩra nene. Tondũ ningĩ mũndũ ciũria iria arorio hau nĩ cio abataire gũcokia. Na ciũria icio citikoragwo na ciũria atĩ cingĩkuĩrwo ati kana mũndũ angĩhota gũtũmĩra, nĩ getha aiye mbeca ciaku. Ũguo ũgitĩri wa mbeca ciaku ũkoragwo wĩ igũrũ na niĩ no nyende.

Rĩrĩa mũndũ aroya ngombo kũhĩtũkĩra intaneti maũndũ make kĩũmbe nĩ makoragwo marũmbũĩtio na njĩra nene. Ũgakora ciũria iria cirorio hau rĩrĩa mũndũ aroya na intaneti, ti cia gũĩkũĩrwo, na ũguo mbeca ciaku citingĩũra oũguo. Na ningĩ thirikari no ĩkoragwo ingĩrĩire gatagatĩ, tondũ ngombo icio ciroywo hau, thirikari nĩ ĩkoragwo ĩcithuthurĩtie makĩria.

Ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ tũtangĩhota kũmenya ũrĩa kĩngĩkorũo kĩhana, ũguo noũkorũo wĩna ũgima wa mwĩrĩ ũmũthĩ rũciũ ũkorũo wĩ mũrwaru mũthenya ũcio ũngĩ noũkue, ũguo nĩwega kũigithia na kĩgĩna kĩa ũgima wa mwĩrĩ tondũ nĩgetha ũgĩthiĩ ona nowone mũtino naũkorũo na mbeca cia hi na hi, iria cingĩgũteithia kũrigitũo.

Kambuni yakwa ya insurance nĩ igithĩtie na kambuni ĩngĩ ya kĩmabũrũri. ĩrĩa ona tuge hathara ĩrĩa niĩ ndathiĩ kambuni ĩyo njigithĩtie nayo ndĩngĩhota kũndĩha. Kambuni ĩrĩa ĩngĩ ya kĩ mabũrũri no ĩhote kũingĩrĩra na ĩndĩhe. Ũguo ũkonania ndingĩthiĩ hathara oyothe, nĩ kio ndĩ mĩtikĩtie tondũ ndingĩ thiĩ hathara.

Nĩ tũkoragwo twandkanĩire na kambuni ĩyo, na he mbeca iria ndĩhaga gwa kahinda karia tũrĩkanĩire nao, ũgũo nĩ ndĩmĩtĩkĩtie tondũ, ona rĩrĩa tũge nĩ ya rega kũndĩha nohote gũthiĩ kũmĩthitanga, na nĩ ĩndeithĩtie maita maingĩ na hathara iria thiĩte, ũgũo ndikuona kĩgiria niĩ nĩ ndĩmĩhokete, ndikuona kĩgiria kĩria ngĩkĩtũma ĩndeithie rĩrĩa ndĩrabatara ũteithio.

Niĩ rĩrĩa ndĩraigithia ũgwati wa ngiri ikũmi nĩguo njiguaga njiganĩire naguo tondũ tondũ mbeca thikũ ici kuoneka ti ũguo ũhũũthũ, rĩu ũgakora mbeca, tũbeca tũrĩa tũnini mũndũ ona nĩtuo araiga tondũ ndũkĩhota kũmenya rũciũ ũrĩa gũgakorwo ũguo mbeca nini to ndionaga mbeca nyingĩ, ngiri ikũmi nĩguo ũgwati ũrĩa wa mbeca nyingĩ ingĩhota.

Rĩrĩa ndabanga kũigithia gwa kahinda kaiganaine kana rĩrĩa ndabanga kũigithia tuge o korwo nĩ mweri, nĩ ndigagĩrĩra mbeca irĩa ndabanga kũiga nĩcio njigaga nĩgetha gwa kahinda okorwo bangĩte kũiga kúruta mbeca iria ndĩraiga gwa kahinda ka mĩaka ta ĩrĩ ũguo kana ĩtatũ mbeca icio cigakorwo ciiganĩte irĩa ndabangĩire.

He mbeca njigaga irĩa itangĩhutia o na kũngĩthiĩ atĩa tiga no cia mabata marĩa matetagĩrĩrwo kana mabata marĩa ma hi na hi. Na mbeca icio ndĩcigaga bengi-inĩ yakwa ĩrĩa ya thiri kana ĩrĩa nĩ ya thiri yakwa na bamĩrĩ yakwa, ũguo ingĩrũara no mathiĩ marute mbeca hau na mathondeke kana o mangĩrũara no thiĩ ndũte mbeca ho na ndĩmathondeke.

Nĩ njĩgaga mbeca bengi-inĩ ĩrĩa ngoragwo ngayanĩte na niĩ na andũ akwa a mbamĩrĩ arĩa mahinda macio mangioka ona tuge nĩ niĩ ndahanĩkĩrwo nĩ maũndũ macio matetangĩrĩrwo o no mathie hau bengi-inĩ ĩyo na marute mbeca no korwo nĩ kũrwara ndawarĩte mũno no mahote kũruta na mathondekithie na oho angĩkorwo nĩ o marwarite no hote kũmathondekithia kũhitũkĩra mbeca icio.

Kĩndũ kĩa mbere nĩndoraga mũcaara ũrĩa ndĩraĩngĩria mũico wa mweri, ngamenya mũcara ũyũ ndĩraĩngĩria no ũhote kũjakĩra nyumba ĩhana atĩa kana nyumba ya mũthemba ũrĩku, korwo nĩ nyumba ya mahiga nĩngũmenya nĩ gĩcũnje kĩa mũigana ũriku ndĩrĩigaga thutha wa mweri ũmwe, kana nĩkĩ ndĩrĩgũraga thũtha wa kahĩnda kaĩgana ũna.

Ĩ nĩe nĩndĩretĩkanĩa atĩ githomo kĩa ahuthiri aa motungata nĩ kĩhonia kĩa wongerereku wa ũicĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ, andũ marahũthira njĩra cĩa kũhoya ngombo cĩa intaneti, tondũ rĩrĩa mũndũ athomĩthio, mũndũ nĩarahota kũmenya cĩuria ĩrĩa angĩheana kana ũhoro ũrĩa angihota kũheana hĩndĩ ĩrĩa araheo ngombo na cĩuria korwo nĩ pin yake ya Mpesa ndabataĩre kũheana nĩ thĩri yake ĩcĩo ndangihota kũheana.

Rĩrĩa ngatiga wĩra ta rĩngĩ ngakorwo ndĩ mũkũru, kũu nĩ kũonania ndigakorwo na hinya wa kũruta wĩra. Na okorwo ndigakorwo na hinya wa kũruta wĩra nĩkuga ona mũndũ e mũkũru nomũhaka akarĩa na hĩndĩ ĩyo niĩ ndikenda gũkorwo ngĩthĩnĩka, ngenda gũkorwo ngaikara thĩ, ngahorera, ngathiĩ ngakoma, ngaikara tũmaica twega, ngarĩa kĩrĩa ndĩrenda, kĩrĩa ndethire onahau kabere na rĩrĩa ndarwara, no nyende nginya gũthiĩ thibitari itekũgia mũndũ.

Niĩ nĩ ndoraga ngona hĩndĩ ĩyo ndĩgakorwo na hinya wa kũruta wĩra kana ta rĩngĩ ngakorwo ndĩ mũkũrũ, na ndĩrenda gũkorwo ngathĩnagia andũ ngĩmera mahe irio kana mangombere mbeca, aca, rĩu nĩkĩo ndĩrona ndĩbange thaici tene, tondũ ngaigaga tũmbeca tũnini tũrĩa ona korwo ndatiga wĩra nĩngakorwo ta rĩngĩ ndĩ mũrũaru, nĩngahotaga gũthiĩ thibitarĩ, okorwo nĩ kũria nĩngarĩaga kĩrĩa ndĩrenda.

ĩĩ niĩ nĩ nguona ta thirikari na honge cia mbeca ciambĩrĩirie kũheana ũhoro wa ũramati wa ũtonga kũgerera intaneti. Tondũ nĩ ũrakora ũhoro ũcio wĩ nginya wĩ matibi-inĩ, marendio-inĩ. Na nĩ getha kuongera ũhoro ũcio na ũramati, thirikari nĩ ĩbatii ithomithanie ũhoro ũcio nginya macukuru-inĩ ma mũingĩ nĩ getha nginya ciana cigĩe na ũmenyo wa ũramati wa mbeca.

ĩĩ niĩ no ndĩta mũrĩmi nĩ hotaga kuona mbeca na njĩra hũthũ kũhĩtukĩra thimũ-inĩ yakwa, rĩrĩa ndenda ngombo nĩ njoyaga na thimũ-ini yakwa bengi-inĩ . Na thirikari ni ĩbatiĩ ĩingĩrĩre ĩheanage, okorwo nĩ mbegũ cia kũhanda ikaheana, okorwo nĩ mabarabara ĩgathondeka. Nĩ getha mũno hindi ĩrĩa andũ marĩma makaumagĩria indo ciao kana magatwara indo ciao thoko kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire.

Ikundi cia ũtethio wa mbeca ta Sacco nĩ ihotithĩtie andũ kũgĩa na mbeca nyingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa. Tondũ andũ acio, andũ rĩrĩa moya ngombo nĩ mathiaga makambia mbiacara kana makanjia ũrĩmi, ũrĩa thutha-inĩ ũmarehagĩra bainda, ũkahota kurĩha ngombo ciao, ningĩ ũkahota nginya makagĩa bainda. No kambuni kana ikundi cia ũteithio nĩ cigũmagĩrwo nĩ mathĩna ta rĩmwe andũ nĩ maremagwo kũrĩha mathirĩ macio moete.

Moguni marĩa makoragwo ho mũndũ akĩhũthĩra mbeca cia intaneti, nĩ atĩ ona maũndũ ma hinahi mangĩoka mũndũ no ahote kũruta mbeca intaneti-inĩ na arĩhe kwa ihinda rĩu rĩu, no mathĩna ni atĩ andũ amwe nĩ magũraga matabangĩire kũgũra ũgakora mbeca nĩ ciathĩra na ihenya kogũo andũ nĩ mabataire magakorwo na mĩbango ũrĩa marahũthĩra mbeca ciao cia intaneti.

Blockchain nĩ iteithĩrĩirie harĩ kũgũithia marĩhi ma thogora wa motungata marĩa mũndũ angĩtũmĩra kũhitũkira thimũ, na ũndũ ũcio nĩ ũgateithia mũno matũra maingĩ. Ningĩ nĩ ingĩrĩire gatagatĩ ka tuge ta kũrĩa gũtarĩ gũthiu na mbere, ĩka twara macini ciao kũu, kũrĩa matungatagwo na njĩra njagĩrĩru gũkĩra andũ arĩa angĩ a kũndũ kũrĩa gũthiu na mbere.

Thirikari nĩ igananagia thogora wa indo kũhĩtũkĩra magoti marĩa ĩrutithagia, kana magoti marĩa yoyaga kũhĩtũkĩra indo icio. Koguo ũgakora thirikari okorwo nĩ mũtu, mũtu wa okorwo nĩ Soko he igoti rĩrĩa yoyaga na igoti rĩu rĩthiaga bũrũri mũgima. Riu ũgakora thogora wa mũtu ũcio ũrarũgamĩra hau, na okorwo thirikari nĩ ĩrenda kuongerera kana nĩ yona kĩndũ kĩmwe kĩna goro mũno, nĩ yongagĩrĩra mbeca harĩ kĩndũ kĩu nĩguo gĩkagĩa na raithi na nĩ getha mũndũ wothe akahota gũkĩgũra.

Wagĩrĩire wethe andũ matanyihĩire ikũmi arĩa akũanjia cako ĩyo. Wetha andũ acio matanyihĩire ikumi, ũthiĩ kwa kana wethe lawyer kana wethe judge ũrĩa ũbataranagia nĩ ũndu wa constitution ya cako. Maratathi marĩa ũkuona hau ũthiĩ ũmatware, ũmatware kwa registrar wa ma cako nĩ getha kambuni yaku ĩtĩkĩrĩke.

Mũndũ anjagia na kũheana nũtithi, ĩrĩa aheanaga nũtithi wa matũkũ na ageterera nũtithi ĩyo thutha wa matukũ mĩrongo ĩrĩ na ũmwe. Thutha wa hau akoya avidavit ningĩ akauma hau agathiĩ. Avidavit nĩ harĩa mũndũ athiaga akaheana ũhoro wake mena mũndũ ũrĩa marahikania nake. Thutha hau akarĩha marĩhi na magathiĩ na mbere na agathiĩ akaheo certificate.

Kũheana ngombo nenda cia ngombo, ngombo nĩ ciheanagwo nĩ Tala na nĩ ciheanagwo nĩ bengi. Ũguo ũgakora na ngombo icio nĩ cikoragwo na maciaro marĩa mũndũ arĩhaga namo. Na ningĩ ngombo mũndũ nĩ aigithagia kana mũndũ nĩ aigithagia mbeca ciake na Tala na no aigithie na bengi. Kũrĩa akoragwo mbeca ciake ciongagĩrĩrĩka kwa ihinda rĩrĩa marĩkanĩra.

Niĩ maũndũ marĩa ingĩendekithia ma kũagĩrithia mũtaratara wa kũandĩkithia mohiki Kenya, nĩ mbeca iria marĩhagio, Kana motungata macio no monwo, no mekĩrwo intaneti-inĩ kũrĩa mũndũ angĩhota kwĩihũrĩria ciũria iria cirorio hau. Ũguo kũhũthahũthia nginya ng'endo cia kuma haha gũthiĩ kũndũ ta kũraya mũno, nĩgetha kuona motungata macio. Ningĩ mbeca iria ciĩtagio no cinyihanyihio, tondũ ta rĩrĩa rĩngĩ wathiĩ kũndũ kũnene nĩ wĩtagio mbeca nyingĩ. Rĩu rĩrĩa ũrahũthĩra thimũ ndũngĩtio mbeca nyingĩ.

Niĩ no nyendekithie mĩtaratara ya kũagĩrithia mĩtaratara ya kũandĩkithia mohiki Kenya, ĩgatabanagĩrio thimũ-inĩ kana intaneti-inĩ. Harĩa mũndũ atarĩbataraga gũthiĩ kũndũ kũnene kana ng'endo cia kũraihu nĩ getha kũgĩa na motungata macio. Tondũ na kũu ng'enda-inĩ makoria ciũria hũthũ on iria andũ arĩa matathomete mekũhota kuihũria. Na mbeca iria ciretio cinyihanyihio nĩ getha andũ aingĩ mahote gũtũmĩra motungata macio.

Niĩ nĩ ndandĩkithirie namba ya huduma na ndigũĩciria he ũguni o wothe ndonire kumana na namba ĩyo ya huduma tondũ ona huduma namba ĩyo ya huduma niĩ ona ndimĩũĩ ona ndirĩ ndacemania nayo kuuma njiũrie. Kuuma njiũrie ndirĩ ndacemania nayo na ti kuuga maũndũ makwa nĩmarũgamĩte . Niĩ kũoguo nĩ nguona namba ĩyo ya huduma ndĩarĩ na bata na niĩ ndĩrĩ na ũguni o wothe harĩ niĩ.

Namba ya hunduma niĩ ndigwĩciria yarĩ na ũguni o wothe. Mbeca iria ciatũmĩkĩte kũandĩkithia namba icio nĩ cio ciaungumirio. Ũguo ũgakora mũndũ endire, atongoria arĩa marĩ hĩndĩ ĩyo methire gacĩra karĩa mekungumia mbeca cia mũingĩ, makĩona mekĩre hunduma ĩrĩa ĩtarĩ na bata kana ĩrĩa niĩ ndeyandĩkithia itamĩonire. Ndionire gĩbandĩ kĩu kĩa hunduma. Koguo ungumania nĩ guo wa tũmĩrirwo kungumania mbeca icio.

Macibu nĩ mararuta wĩra wao o wega, ũrĩa kũrĩa mũndũ arathiĩ, macibu mahingũraga wabici ciao o mũthenya o mũthenya. Kũrĩa mũndũ enda gĩbandĩ arathiĩ akeyandĩkithia kũu hatarĩ na mathĩna o mothe. Ningĩ mbeca iria mũndũ aretio rĩrĩa arandikithia gĩbandĩ gĩake nĩ mbeca nini, iria o mũndũ wothe no ahote kũrĩha. Ũguo makagĩrithia motungata ma kuoya gĩbandĩ.

ĩĩ niĩ nĩ hũthagĩra njĩra ya kũhingũra kiara rĩrĩa ndĩrahũthĩra thimũ yakwa kana laptop yakwa na ũhoro ũcio nĩ mwega tondũ, kĩara kana rũri rwa kĩara, rũkoragwo rwĩ na thiri kana nĩ rũmwe he, rũri rwa kĩara rwa mũndũ rũtihanaine na rwa mũndũ ũngĩ. Ũguo ũgakora mũndũ ndangĩhota kũiya okorwo nĩ thimũ yakwa, tondũ kana rĩrĩa ndahingĩra ũhoro wa bata thimũ-ini yakwa mũndũ ndangĩhota kuoya thimũ yakwa na amĩthuthurie, tondũ atari na kĩara gĩakwa ndangĩhota gwĩka ũguo.

Maũndũ marĩa ngereire ngĩhũthira mĩtambo ya kwĩmenyithia kũhũthĩra mwĩri wakwa, nĩ thiri ciakwa nĩ cikoragwo ciĩ ngitĩre. Tondũ mũndũ atarĩ na kĩga kĩu gĩakwa okorwo nĩ kĩara rũri rwa kĩara mũndũ ndangĩhota gũtũmĩra kĩndũ kĩu ndĩrahũthĩra rũri rwa kĩara. Na motungata marĩa ndĩrona magĩrĩire kũhũthĩra rũri rwa kĩara nĩ ta bengi, ũrĩa wathiĩ rũri rwa kĩara ndũngĩhota kũruta mbeca, nĩ getha mũndũ ndakanarute mbeca ciene nginya M-Pesa.

Andũ arĩa mena mawathe ti kuuga atĩ nĩ ciĩga ciothe cia mũĩrĩ maagĩte, nĩũgakora okorwo mũndũ ndarĩ na ciara cia moko ta rĩngĩ ena ciara cia magũrũ ciara cia maguro icio nocitũmĩke iroreinĩ na nĩngi angĩkorwo ndarĩ na ciara cia magũrũ no akorwo na ũthiũ na ona ũthiũ nĩũratũmĩka na mothiũ matihanaine.

Ũgũthiĩ kũndũ kũrĩa gwakũhũra thimũ, ũhihinye star ĩmwe inya mũgwanja hash, wĩingire wĩkĩre ID, wĩkĩre namba yaku ya gĩbandĩ ĩrĩa worio haũ, ũcoke wĩkĩre pini yaku ya mpesa, pini yaku ĩrĩa ũrĩhũthagĩra ti ya mpesa. Ningĩ kuuma hau weterere message ĩrĩa ya kuonania nĩ, nĩ waingĩrio mĩtambo-inĩ ya SHA.

ĩĩ niĩ nĩ ndĩyandĩkithĩtie na SHA, na maũndũ marĩa ngoretwo ngĩgerera kana ngĩcemania namo, bũrũri-inĩ wa megiĩ ũrigiti ũrigitani, nĩ atĩ mĩtambi ĩyo rĩrĩa ndarwara nĩ ĩrathiĩ ũguo ĩgakwama, kana ĩkarehe thĩna. Rĩu ũrakora maita maingi ona nĩ niĩ ndirerĩhira mbeca ona thutha wa kũrengwo igoti ria kũrĩhĩrwo motungata ma ũrigitani. Ũguo ũgakora rĩrĩa ndathii thibitarĩ mitambo nĩ ya kwama ũguo ũgakora hĩndĩ ciothe nĩ niĩ ndĩrerĩhĩra nginya mathibitari.

Hihi nojagĩrithie motungata ta ma kurĩha okorwo nikũrĩha rĩrĩa mũndũ ararĩha motungata ta ma ũrigitani, nĩgetha rĩrĩa mũndũ enda kũrĩha mbeca citigaikarage mũno na nĩgetha akarigitwo naihenya kana ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ningĩ no nyandĩke madagĩtarĩ maingĩ marĩa mũndũ angĩhota kũmetaga kũhetũkĩra thimũ harĩa arũarĩire andũ madagĩtarĩ makorage andũ mĩcĩinĩ nĩguo marigitwo.

Niĩ nĩ njigaga mbeca ciakwa ngĩhuthĩra bengi na bengi nĩhingĩte akaunti ĩyo nĩ kuonania mbeca icio ndingĩruta nĩ cia, ngaruta o hĩndĩ ĩrĩa ngakora na ũndũ ũcio nĩ menyithĩtie andũ a bamĩrĩ yakwa nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa nga, tondũ no ũhurũke ihinda o rĩothe ka no ngue ihinda rĩothe na mbeca icio no cimateithie ona rĩrĩa itarĩ ho.

SHA no ũmĩrĩhe ũkĩhĩtũkĩra M-Pesa harĩa ũgũthie ũhihinye kwa ũthiĩ kwa M-Pesa gwa Safaricom APP -inĩ ya Safaricom ũhihinye Lipa na M-Pesa kana kũrĩha na M-Pesa, ũhihinye hau ha Paybill. Paybill namba wetio wandĩke two zero zero na two two two, two zero zero two two two, akaũnti namba wandĩke namba yaku ya gĩbandĩ uge mbeca iria ũrenda kũrĩha, ũcoke wĩkire mbini yaku ũrĩhe.

Njagĩrĩire kũingĩra ũgitĩri-inĩ wa maica, ũgitĩri wa maica tondũ rũcio mũndũ ndahotaga kũmenya ũrĩa gũgakorwo, ningĩ no ũkorwo wĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũmũthĩ, rũcio ndũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ, ũguo maica, kũiga ũgitĩri wa maica nĩ mĩega tondũ ona rĩrĩa tuge tarĩu ndahurũka, mbeca icio ngũkorwo njigithĩtie kũu no citeithie andũ a bamĩrĩ yakwa na maikare matarĩ na thĩna.

Ĩĩ niĩ nĩ nguona nĩ kwagĩrĩire gũthoma mawatho na mĩtaratara ĩria yandĩkĩtwo nenda-inĩ cia ũkombithania ũtanaingĩra kuo, tondũ rĩmwe kwĩ andũ moyaga mbeca magacoka njoherera ĩrĩa makarĩha nayo nĩ nyingĩ mũno ĩrĩa matangĩatanyĩte kana ĩrĩa mangĩote okorwo nĩ mbeca cia ngombo kũndũ kũngĩ kũrĩa kwarĩ na njoherera nini. Na ningĩ he maũndũ mangĩ no ũkore ona he ciũria mũndũ angĩũrio rĩrĩa ũroya ngombo ũtagĩrĩire nginya gũcokia. Koguo mawatho gũthoma nĩ wega.

ĩĩ niĩ nĩ ndĩrona ciana cia ciana ciakwa nĩ cigwatĩirio, na njĩra ĩrĩa cihũthĩrĩte kũgwatĩrio nĩ njĩra ya nĩ mahũthagĩra intaneti kũgwatĩrio kũu, na njĩra ĩyo nĩ njega mũno.

Rĩrĩa ndeyandĩkithagia kũheo njanjo ya Covid 19 nenda-inĩ, nĩ ndahĩtũkĩire maũndũ maingĩ mũno tondũ ũndũ wa mbere nenda icio citiarutaga wĩra, kana ciari na nĩ ciathiaga kahora mũno. Rĩu ũgakora mĩtambo yao ndĩarĩ mĩega, nĩ yaikarire mũno . Na ũndũ ũngĩ, nĩ ati kwarĩ na marĩhi kana intaneti kũrĩhĩra ndĩarĩ ũndũ mũhũthũ tondũ hĩndĩ ĩyo ndiarĩ wĩra koguo intaneti nĩyathiraga na ihenya mũno.

Mawoni makwa nĩ atĩ mawoni makwa nĩ mega, kũringana na ũhuthiri wa indo cia kũbanga mĩtaratara ya gũthomithia arimũ a thukuru wa thekondarĩ. Tondũ harĩ ũguo arimũ nĩ mahotaga gwĩbanga na makahota gũkinya irathi-inĩ cia arutwo kwa mathaa marĩa magĩrĩire. Ũguo ũgakora ciana citiraga gũkorwo na mwarimũ kĩrathi-inĩ. Na ũndũ ũcio ũkahotithia ona ciana icio kũhĩtũka kigerio.

Thirikari no ĩteithie arutani arĩa matarĩ na ũgĩ wa tekinoronjĩ ĩmateithie na kũmathomithia na kũmahe mĩtambo ya tekinoronjĩ nĩgetha ona o magĩe na ũmenyo nĩgetha mahote kũgaya ũmenyo ũcio kũrĩ arutwo arĩa marathomithia na nĩgetha arutwo acio mahetuke kĩgeranio ũria kwagĩrĩire.

Niĩ nguona thimũ nĩ kĩndũ kĩ o mũrutwo wothe abataire gũkorwo na kĩo, tondũ thimũ nĩ kĩndũ kĩna raithi, na kĩndũ thaa ici o mũciari angĩhota kũgũrĩra mwana wake. Na thimũ ĩyo no ĩteithie tondũ rĩrĩa okorwo kwĩna wĩra ũrenda gwĩkwo, kana mwarimũ arenda gutũma nũti. Agatũma ngurubu-inĩ Okorwo nĩ ya Whatsapp na ĩgateithia arutwo makĩria nginya kũhitũka kĩgerio.

Nĩ gũkoragwo na ũnyitanĩri tondũ rĩrĩa ona mwarimũ atanahota gũka kĩrathi-inĩ, kana rĩrĩa atanahota kũingĩra thukuru mũthenya ũcio, no atũmire arutwo kĩrĩa mekũhota gwĩka akorwo nĩ mathabu no amatumĩre ĩta mbica, ahũre mbica handũ atũme ngurubu-inĩ amere meke mathabu macio. Okorwo nĩ nũti no amere mandĩke nũti icio, rĩrĩa atanahota kũingĩra. Rĩu ũgakora ona kĩgerio gĩoka gũtirĩ mũndũ ũkũremwo.

Arutwo rĩrĩa mamenyera gũthoma na thimũ nĩmahotaga kana nĩ mahotomaga kĩĩmeciria, kĩrĩa kĩmahotithagia hĩndĩ ciothe gũtinda mendete kũhũthĩra thimũ, okorwo marathoma kwenda gũtinda makĩona mbica, ũndũ ũcio ũkamenyera hakiri-inĩ ciao, rĩu ũgakora nginya matirenda kũandĩka mabuku-inĩ, marenda o kuona mbica kana gũthoma na kũĩrorera.

Harĩ CBC, mũrutwo athomaga kũringana na taranda yake kana harĩa mwathani amũrathimĩire makĩria. No eight four four mũndũ athomaga mathomo marĩa maũiganania atĩ no mũhaka ũthome, ũthome mathomo maya nginya ũrĩkie thukuru. Rĩu ũgakora mathomo maya tene matiateithagia andũ maya ma eight four four, no maya ma CBC nĩ ndĩrona gabere-inĩ nĩ mekũhota gũteithia andũ.

Arutwo nĩmabataire makorwo na mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ, okorwo nĩ mĩtambo omũrutwo akorwo na thimũ ĩrĩa ĩkũmũhotithia okorwo nginya nĩ nginya hĩndĩ ĩria arĩ mũciĩ agathoma, agathoma wega ona rĩrĩa atarĩ mwarimũ tondũ nekwingĩra ndenainĩ harĩa atenanyita wega rĩrĩa maũma na mwarimũ athiĩ akeririkania na thimũ, harĩa akorwo kwĩ ĩthabu atananyita no athiĩ aingĩre nendainĩ athome na anyite makĩrĩa.

Mathaa ma mĩaraho hakiri cia andũ kana cia arutwo cikoragwo cihorerete na citikoragwo na meciria maingĩ, ũguo kĩrĩa ndathomithia kana kĩndũ kĩrĩa ndĩrenda gũthomithia, arutwo nĩ manyitaga naihenya mũno, ningĩ nĩndĩ ndageria kũmekithia kĩgerio na mathaa macio ma mĩaraho na mathaa matatiganĩte, ngona mathaa ma mĩaraho kĩrĩa ndathomithia arutwo nĩmanyitaga naihenya mũno to kĩgerio kĩu nĩmahĩtũkire mũno.

Niĩ ndĩrona mathomo makũrĩma na mathomo ma biacara nĩmo mateithagia andu rĩrĩa marĩkia thukuru makĩria tondũ rĩrĩa mũndũ arĩkia thukuru athiaga tondũ rĩu nĩaga wĩra agathii agetha handũ aka rĩma akorwo nĩ tũthũkũma akahanda agacoka rĩrĩa twakũra akendia akona tũmbeca na kwĩ biacara no ũkorwe na ngiri ithano ũthiĩ ũgũre tũratũ ũthiĩ ware nahau baraine na tũgũrwe ũguo na baida rĩũ ũguo rĩũ andũ mateithĩkaga.

ĩĩ niĩ ngwĩciria njĩra cia tene cia gũthomithania mĩciĩ cirĩ ona bata nginya ũmũthĩ, tondũ aciari hĩndĩ ĩyo nĩ mathomithagia ciana ciao ũhoro wa mitugo. Ũgakora mũciari nĩ ekũhota gũbundithia kana gũthomithia mwana wake wa mũirĩtu ũrĩa ekũĩhumba wega, kũrĩa, gũikara mbere ya andũ. Na ũndũ ũcio aciari ona thaa ici no mahote kũmathomithia. Na ningĩ ti mathomo mothe mathomithanagĩrio thukuru.

Mawĩra ma aciari harĩ CBC nĩ mbeca, tondũ aciari matarĩ na mbeca nĩ hegũkorwo hena hinya mũno CBC gũthiĩ na mbere. Tondũ aciari menda, arimũ menda kĩndũ meraga ciana kana arutwo mathiĩ mere aciari magũre kindũ kĩu magoka nakĩo mũthenya ũcio ũngĩ. Koguo ũgakora thogora wa CBC nĩ aciari marakua.

Niĩ no nyende ciana ciakwa cikinyithie gĩthomo kĩrĩa kĩa ngathĩya igũrũ biũ, gĩthomo kĩa yunibacĩtĩ. Tondũ gĩthomo kĩu nĩ kĩega. Na njĩkaga ũguo tondũ nĩ ndĩhagĩra ciana ciakwa mbeca cia thukuru kwa ihinda rĩrĩa rĩagirĩire. Ningĩ he mbeca njigithagia iria atĩ ona ingĩkorwo itarĩ muoyo, ciana ciakwa no cithiĩ na mbere na mathomo weega hatarĩ na mathĩna. No ningĩ ũndũ wa bata nĩ atĩ nĩ njaragĩria ciana ciakwa ngamera bata wa gĩthomo.

Aca niĩ ndirona ta mũtaratara wa gĩthomo wa Kenya ta ũrateithia andũ kuona mawĩra. Tondũ gwa thaa ici nĩ arutwo aingĩ mũno marĩkĩtie mathukuru na matirĩ na mawĩra. Rĩu niĩ no nyendekithie thirikari ĩthondeke mũtaratara wa gĩthomo wegega. Na andũ marĩkia thukuru okorwo nĩ mwana, okorwo mũndũ arenda kũheo mbeca kana mbeca cia ngombo, nĩ getha athiĩ anjie mbiacara no ĩkage ũguo. Na ningĩ no ĩteithie nginya andũ arĩa mahĩtũkĩte mathukuru.

Aca niĩ ndigwĩciria ta mũtaratara wa gĩthomo ũrateithia arutwo kuona mawĩra marĩa magĩrĩire marĩkia thukuru tondũ arutwo, nĩ arutwo aingĩ mũno marĩkĩtie thukuru na matirĩ na mawĩra na thirikari no nyendekithie yagĩrithie mũtaratara wa gĩthomo na ningĩ rĩrĩa okorwo nĩ arutwo marĩkia thukuru, ĩkamahe okorwo nĩ mbeca cia ngombo, okorwo nĩ kuanjia mbiacara magathiĩ makanjia nĩgetha mekũrie o kuma tene.

Arutwo, arutwo nĩ mageragio arutwo a KCPE nĩ mageragio na igeranio cia mathabu, igerio cia gĩthungu, igerio kia kia gĩthweri, gĩthomo kĩa kigerio kĩa cayanici, kĩgerio kĩa ndini, okorwo mũndũ nĩ mũithĩramu ageka ithĩramu, okorwo wĩ mũkricitũ ũgeka CRE, okorwo na ningĩ makarĩkia na, na, na social studies.

Mũtaratara wa CBC nĩ mwega tondũ o mũrutwo o mũrutwo areka kũringana na kĩrĩa arathimĩirwo mũno kana harĩa ohĩgĩrĩire makĩria. Rĩu kũu nĩ kũonania thutha-inĩ andũ matigakorwo na mathĩna ma wĩra. Tondũ rĩrĩa ĩyo nĩ ta kothi mareka kuma marĩ o ciana. Rĩu niĩ nĩ ndĩramĩenda mũno na nĩ ndĩrenda ciana ciakwa cithome CBC.

CBC nĩ ĩrehete mogarũrũku ta atĩ thaa ici ona ciana cirĩ o a nini nĩ cirahota, ndĩronire kana gakwa ka kĩrathi gĩa kerĩ nĩ karahota ngina kũruga, nĩ karahota nginya kwĩhũrĩra nguo, nĩ karahota nginya gwĩtwara nginya kĩoro, nĩ karahota gwĩka maũndũ maingĩ mũno. Rĩu niĩ ndĩrona mũtaratara ũyu wa CBC gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũteithĩtie mũno nginya mũciĩ-inĩ wakwa.

Tekinoronjĩ nĩ iteithĩtie andũ a gĩcigo gĩakwa na njĩra njega tondũ thaa ici ona ũngĩrora okorwo nĩ mbeca andũ maraiga thĩmũ-inĩ ti ta tene ũrĩa andũ mahũthagĩra njĩra cia ndũire cia kũiga mbeca rũngũ wa ũrĩrĩ kana rungu wa matandĩko ma gũkomera ,rĩu thaa ici ũgakora ona rĩrĩa mũndũ ena thĩna wa kũmenya akona mbeca ciake ta ciathira naihenya no ahote gũcoka ,hena rekodi kana ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩronania ũrĩa ahũthĩrĩre mbeca ciake.

Kwĩna macukuru marĩa me kũndũ kũrĩa gũtathiĩte na mbere, ũgakora thukuru ndũrĩ na thitima ũguo mĩtambo ya kĩrĩu ta kompiuta citingĩtũmĩka kũndũ kũu ũgakora kũndũ kũu gwĩ thutha mũno. Ningĩ arimũ amwe matirĩ na ũgĩ wa gũthomithia arutwo a o ũhoro okorwo nĩ wa kompiuta, rĩu ũgakora maũndũ ta macio nĩmo maracokia mathukuru thutha kana magatũma arimũ kana arutwo makagwa igerio.

Niĩ ndĩrona o ndũrĩrĩ o ndurĩrĩ nĩ ĩbatairie gũkorwo na mũrũgamĩrĩri wao wa yunibacĩtĩ-inĩ ĩrĩa o ndũrĩrĩ ĩbatie gũkorwo na,o mũndũ wa ndũrĩrĩ ĩyo atwara mathĩna marĩa maramũgũmĩra yunibacĩtĩ-inĩ marĩcokaga makarorwo na njĩra yagĩrĩire kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na andũ kana arutwo a yunibacĩtĩ nĩ magũteithĩka mũno.

Arimũ a gĩcagai-inĩ matikoragwo na ũgĩ makĩria kana maũgĩ maingĩ marĩa matũmagĩra gũthomithia. Rĩu ũgakora nginya o enyewe matiũĩ nginya gũtũmĩra mĩtambo ĩyo ya ndinjito. Ningĩ irathi cia macukuru macio nĩ ikoragwo ikundeire mũno, ũgakora nginya arutwo matiraiganĩra. Na macini irira ciratũmĩka kũndũ kũu cia ndinjito nĩ nini mũno. Ningĩ mathukuru mamwe nginya matikoragwo na thitima.

Mĩtaratara ya kĩbũrũri nĩ ĩrateithia, tondũ thirikari nĩ yandĩkĩte arutani arĩa marathomithia ciana cia mathukuru cirĩ o nini gũtũmĩra kompiuta. Rĩu ũgakora ciana icio nĩ cirathomithio ũrĩa megũkondi na ũrĩa megũ program -u kuma marĩ o a nini, ũguo makĩrĩkia thukuru magakorwo na ũmenyo makĩria.

Ed Tech ĩna mathomo mothe mairathi ciothe okorwo nĩ mathomo ma primary, ma ciana cia mũthingi, ciana cia secondary na nginya ithomo cia ngathĩ ya igũrũ. Rĩu ũgakora na marĩhi na mathomo macio mena mbei yagĩrĩire kana mena thogora mũbacĩrĩre tondũ intaneti, nokũhũthĩra intaneti ĩrĩa ĩtarĩ na marĩhi maingĩ. Rĩu ũgakora mwana no amĩtũmĩre gũthoma nginya hĩndĩ ĩrĩa atarĩ thukuru.

Atongoria a mũingĩ na thirikari nini gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ĩranyitanĩra atĩ, thaa ici ona gwĩ kũndũ andũ mareka ICT kana kompiuta hatarĩ marĩhi. Mũndũ ararĩhĩrwo ũgathiĩ ũgeka kompiuta yaku ũkarĩkia, rĩrĩa warĩkia ũkaheo maratathi ma kuonania nĩ warĩkirie hatari mbeca ona nini ciothe ũretio, ni ũndũ wa ũnyitanĩri ũcio.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũrakora mathukuru matirĩ na thitima, ũguo ũndũ ũcio ũkagũmĩra nginya mĩtambo ya kombiuta tondũ ndĩngĩruta wĩra ĩtarĩ na thitima. Ningĩ kompiuta citirehetwo mathukuru-inĩ maitũ, rĩu ũndu ũcio, na nginya irathi cia kombiuta gũtirĩ gũkũ mathukuru-inĩ makwa. Ũguo ũgakora maũndu macio mothe nĩ ,marahotomia gĩthomo kĩa ndinjito gĩcigo-inĩ gĩakwa.

Kwĩna mĩtaratara ĩrĩa andũ mararigitwo hatarĩ marĩhi. Hena mũtaratara wa thirikari wa SHA, ĩrĩa onokorwo mũndũ ndandĩkĩtwo wĩra no ahote kũrigitwo hatarĩ marĩhi o mothe, kuoguo, ũgima wa mwĩrĩ ũgakorwo ũroretwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ he andũ arĩa maandĩkĩteo nĩ marengagwo gĩcunjĩ kĩigana ũna kĩa mbeca, kĩrĩa rĩrĩa marwara, marathiĩ thibitarĩ hatarĩ kũrĩha.

Mawĩtĩkio ma arutwo na arutani nĩ magĩrĩire mũno harĩ ngathĩ cia igũrũ kana gĩthomo-inĩ kĩa ngathĩ cia igũrũ. Tondũ rĩrĩa arutwo mareka kothi, nĩ rĩmwe mwarimũ nĩ agaga gũkinya irathi-inĩ, na hau ũgakora mũrutani nĩ atũma kĩndũ kĩrĩa megũbataraga gũthoma mũthenya ũcio, makahũthĩra intaneti. Ũguo nĩ kĩagĩrĩire mũno.

Ũtambithia wa thitima nĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩkĩtwo icagi-inĩ cia Kenya. Kũrĩa ũrakora icagi-inĩ cia Kenya hena mũbango wa gũtwarithia, kana gwĩkĩra o nyũmba thitima, nĩ getha andũ mahote gũtũmĩra intaneti na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na ũndũ wa keri makombiuta nĩ maratwarwo mathukuru-inĩ nĩ thirikari. Na arimũ makandĩkwo nĩ getha mathomithie arutwo gũtũmĩra kombiuta icio nĩ getha gũkũria tekinoronjĩ na intaneti.

Ũkĩhũthĩra thauti na mbica, nĩ manyitaga maũndũ marĩa marathoma na ihenya mũno, tondũ nĩ marakenera rĩrĩa marona okorwo nĩ, okorwo nĩ mathaka, okorwo nĩ ndũrĩrĩ ingĩ marathoma ũrĩa mehumbaga makona, magakena na matingĩriganĩrwo na ihenya. Rĩu ũgakora nĩ marahĩtũka kĩgerio ũkĩringithania na mathomo marĩa ma tene ma gũtũmĩra thauti.

Icigo imwe iria irĩ kũraya, gũtikoragwo na ũthii wa nambere. Rĩu ũgakora kũndũ kũu thitima nginya gũtikoragwo, gũtirĩ okorwo nĩ kombiuta matingĩhũthĩra thukuru-inĩ tondũ gũtirĩ nginya thitima. Gũtirĩ mabarabara mangĩingĩrwo nakũu thĩinĩ. Rĩu ũgakora arutwo a kũndũ kũu nĩ makoragwo matiganĩirio mũno, na no nyendekithie ona kũndu ta kũu gũthondekwo.

Arimũ gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ makenagĩrĩra tondũ nĩ ndĩronire ona nĩ mathomaga na ngurubu. Mwarimũ ona kaũndũ kega agatũma ngurubbu-inĩ irĩa arutwo ake marĩ. Na ũndũ ũcio ũkahotithio tondũ arutwo thaa ici mena thimũ. Ona rĩrĩa me nyũmba-inĩ yao mũthenya wa ũtukũ, no mahote kuona kĩndũ kĩu na kĩmateithie. Ũguo rĩrĩa kĩgerio gĩekwo arutwo makahĩtũka kĩgerio.

Thimũ nĩyo mũtambo ũrĩa yagĩrĩire mũno na kombiuta. Tondũ thimũ nĩ kĩndũ mũrutwo o wothe angĩhota gũkua handũ hothe arathiĩ tondũ nĩ kĩndũ angĩikia mũhuko na ti kĩritũ. Na nĩ kĩndũ gĩtarĩ goro. Ũguo okorwo he kĩndũ mwarimũ arenda arutwo ao mamenye ona rĩrĩa marĩ mũciĩ-inĩ, no aikie hau ngurubu-inĩ okorwo nĩ Whatsapp. Na arutwo othe makinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri kana gĩthomo kĩrĩa arenda mathome.

Kuona kwĩna, thitima mathukuru-inĩ, kwĩna akorwo nĩ laptop mathukuru-inĩ, ũcio nĩ ũndũ ũronania ũthii wa nambere, tondũ, murutwo akiuma, okorũo nĩ thukurũ ena maratathi ma kuonania nĩekĩte kombiuta, ũcio nĩ ũndũ mwega mũno, tondũ ona handũ hothe harĩa arenda gũthiĩ kũria wĩra hĩndĩ ĩyo nĩakinyanĩirie ikĩro.